Ore kuna naa nemampuli ore entoki edukuya niidim naai atodotu tolchamba niisuj esidai nidung'undung' nidung' kitunguu nidung' ilnyanya nitum pooki spices niyieu nipik teyieunoto naa vile niyieu oltung'ani nipik kitunguu nipik eilata ore egira kitunguu o eilata aayiara nipik ilnyanya ninkaranka esidai nemampuli ompaka nesidanu ore terishat nemeedo nidotu ninya.